O re nanu naa kanyorr ena baye oleng tenkaraki ore ena baye naa kia kisidai oleng teniaku tenelotu ena shoto eramatare amu ore teniaku iyata kuna kujit arashu teneeku ituuno ena kujit naji osara naa kisidai amu ore piaku iyata kuna kishu naji ine zero grazing nekiokolea amu mintoki aaku ilo enkinyiang'a onkuji naa ore inye piilo enkinyiang'a onkujit naa ore inye pinyiang'u ashu tenelo pinyiang'u kunda kujit naiborr oshi natoito oleng naa kisaidia kuna kujit amu kisho metonyorija endaa nainosita inkishu inonok niaku inye enedukuya naa keret amu kisho inkishu nena nutrients naayieu netum inkishu kule tes tenkumoi neeku naa mintoki oltung'ani aata shida ekule ore enaiare kisidai ena baye amu ore ena enedukuya ore piaku iremo iyie aunoki koon kuna kujit nidung'oki iyie keon openy makewon nemintoki alo enkinyiang'a nekio nekisaidia ninche aretu teniaku iewuo enaalo eh aishorie inkishu endaa amu mintoki aata gharama sapuk niaku kanyorr nanu ena baye oleng naa kesidai ena baye.

Ore embaye naitiship tena siai naa ee ore piaku itaasa oltung'ani enkiremore ino makeon nimintoki aata gharama sapuk elotie osokoni. Neeku ore ene dukuya, ore ena siai naake sidai oleng' amu ekiretu ninye tenialo tena alo osokoni amu mintoki alo enkinyang'a sapuk, nae kintoki sii aitob aigenerataki capital amu ore piaku iyata ena te nkumoi nae indim ataa imir nkulie nekiyaku nitum iropiani niindim aa aibung'ie ormarei lino, nitum naaji ropiani niindim ataasie nkulie siaitin. Neeku kadolta nanu ajo ore ena siai naake sidai oleng' amu ore piunisho niremisho nintayu nena nena tokitin nituuno, tenelo paa nkitung'uuni ituuno nintayu te nkumoi nimir nkulie nitum ninyang'unye enkurma, nitum iniaisie nkulie baa, nitum iniilaakinye nkera sukuul nitum inimbung'ie ormarei lino. Neeku ore ena baye, kesidai ena baye oleng' amu ki kiibung' irmareita nemitoki iltung'anak aaku kelau siaitin naas, neeku kees oltung'ani esiai naret we naret ormarei lenye.

Ore temurua natii naa kesidai , ore ena siai naa keasi enkiremore naa kisidai oleng naa keunishoi tenkop ang temurua natii ,ore temurua natii naa keun iltunganak ee inkwashen , neun inkitunguni , nelo neun irkulikae isukuma , neun irkulikae cabbage naa kadol ajo ore ena siai naa kisidai oleng . Ore enedukuya ore ena siai naa keas iltunganak anaa e kias airrigate amu ore temurua natii nanu naa emurua natoyio, emurua nemesapuk enchan , neeku ore enkare naitumia iltunganak naa enkare eborehole aunishore, niaku ore oshi methods naitumia oleng naa kitumia a drip irrigation amu ninye naikoa enkare temurua nemesapuk enchan ,niaku ore tena , niaku ore oshi enikinko tenikiun inkwashen naa kelo oshi nikintime tenkata enchan nikiun inkwashen anaa ore tolarin otulusoitie nikituuno nkwashen tenkumoi amu kisapuk apa enchan nenotito iltunganak lotuuno inkwashen tenkumoi. Niaku kajo nai nanu ore temurua ang naa kisidai ena siai oleng naa ekigira aas tengeno , nikingira aibungakino, nikipik kake ore tenkaraki pesticides nagira aisumbua iyiok naa kelo nijo aun oltungani , ore piun olchamba loikai isiet naa kelo nireduce ee outcome amu naa kisapuk pesticies naa kelo oshi nadol ajo eton meeta , mikiata nena , keton itu eponu aifunza ilairemok lang nena baa , niaku inatoki nagira ayau utatizi kidogo.

Etekesaki olchamba nitayuni inkuashen sapukin oleng' nadol ajo enonito endaa, naa inkuashen nainotito enjan aitobiraki nadol ajo enotito ewoji sidai netubulunyie nesapuku enaa enaishaa. Ore kuna kwashen naa nkuashen sidain naanotito endaa tol'chamba lotii nitodolu ajo ore olopeny olchamba niremoko aitobiraki nelio ajo enotito ee nikipo aajo tunza aitobiraki tol'chamba, neeku kitodolu ajo ore olopeny ele shamba nibunga oleng' ele shamba aitobiraki metaa enotito kuna kwashen endaa aitobiraki. Neeku kitodolu ajo ore sininje ewoji netubulunyie kuna kwashen, netubulunyie tol'chamba laa fertile soil neeta imbaa kumok nenotito endaa aitobiraki nesapuku kuna kwashen abaya we naaji matejo kiwango naishaa. Neeku kadol ajo etubulutua kuna kwashen aitibiraki naa kesidain aitobiraki.

Ore unoto ompuka naa esiai nalelek oleng, esiai naidim poki ngae ataasa , naa esiai naa kidim poki ngae atayiolo teleku, tete, teleleliata arashu itum kwa urahisi. Ore eunot ompuka naa keyieu nengas oltungani ayiolou kanyio eyieu pee etumoki atuuno mpuka. Ore enedukuya , kifaa neeta oltungani olchamba loirem petumoki atuuno mpuka ata hoo tenimiata olchamba , keeta eninko pindim atuuno mpuka tenkae oitoi naa indim atuunie naji irkuniani nipik enterit , nindim aitumia nkulie oitoi , niun impuka ,nebulu mpuka nindim aibungie ormarei lino arashu mpuka nimidim airanga naa itu inyia aitoki . Neeku ore eunoto ompuka naa entoki nalelek naa kidim pooki ngae ataasa .Ore enedukuya ore peaku iyata ewueji nindim airemo, nirem, nipik ee , nipik enterit , nipik empolea, niun nursery ompuka aiteru ,ore pitumoki aidistrubutor kuna puka tenursery ampaka nipik ende wueji nifaa , ende wueji shamba , lobulunyie . Niaku kelelek ena siai oleng , ore patum naji oltungani laisum naa kaliki ajoki tiniyieu niun impuka naa tangasa tayiolo , tangasa noto eweuji nirem , tangasa iremo, nimakesure ajo ore enterit natii ine wueji naa iremu pookin metaa kenana ina terit amu ore mpuka nimidim atubulu tenterit nagol, ore pindip airemo , nipik impuka kwansa nursery indipa ainyiangu ina peku , nipik nursery ore pebulu peaku.